ore ena tito naa kegira aiposh irpaek agel, ore ena siai naa kesi pee eiturari empusha toorpaek olchafu peyie etumokini aidong'o kulo paek.

ore ena ina nibung'ita sukari naa nelelek aa enkiti ake toki nabukokini inkaitubulu, pee etumoki atubulu neeku kibung'ita ele tung'ani ena toki peyie epik atua enatoki pee itubulu.

eunore ena, oompuka naji sukuma, naa kisidai ena amu kepiki ake mpuka atua entair, nebukokini oltair enterit, neunieki taa kuna puka idipaki aitaayu te nsari, nebukokini enkare metubulu.

ore kuna naa orkikua tenadol, ashu kuna tokitin oorpaek, naitayuni irpaek ning'uari, kesesh oshi oleng' aa kitayuni nepuoi aisho inkishu minosa.

ore ena naa eoshoto e kura ashu edung'oto oo nkipandeni, ore oshi edung'oto oo kipandeni naa iji ikoni. nepik oltungani enkimojino enye, asu irkimojik pookin. pee eyiolouni ajo iyie ilo.

eetae olatemani neetae olotemi, ore olatemani naa kikilikuanishore oltungani otemita, aikilikuan inkilikuanot naaipirta ele kasi ogira akeshere. neng'as aikilikuan inkarn enyenak, nikilikuan esiai naisomea, neikilikuan ajoki kainyioo pee iyieu ena siai.

ore ena ataasa apa nanu agira ainyiang'u olaini.le safaricom, ore pee inyiang'u olaini le safaricom naa lasima pee iregister tolduka le safaricom naa lasima sii pee iyata enkipande ino.

ee ashomo oshi, agira aing'oru eretoto e anapasiti naji helb. atii olari liong'uan te anapasiti, peyie alaaki iropiyiani esukuul entaam. naa enkipande ake kiyienyieki. nitumoki ayaplaaya iropiyiani naba anaa iniyieu.

ingwashen, ekijo oshi ingwashen orkokoyok kuna. naatunoki. etipikaki apa atu aorpuya otii nkulupuok. nebuulu. ore ake pee ebulu neisho naa, nipang'u tiatua orkuniyia, nedany orkunyia aipang'u. etaa tenakata keji pee eikesuni amu etung'uikitia olchani lenye.

etejo ele tungani anya edaa netum entoki nemenyor tene. mulamwa ele oinosita ideenku. paa kejo aounyu te nkijiko neum oltuaa neeku ninye egira aing'asiakino naleng.

ee amu, iliki iltung'anak eneiko peyiee meitokini aapur iropiyiani enye. nchere ijoki oltungani pee meitoki anap iropiyiani too nkaik. niliki sii peyie mitoki aliki pin eneye likae tungani neeku ninye ake openy oyiolo.

ejii nchere ,ore ena bae, naa kesidai amu, kejitoi sirkali e ruto, nchere kelaaki iltunganak sipitali. neeku mintoki oltungani alak, keeku ine atoki naji sha nikintasheiki.

kelikini nchere pee etumoki, pee eyiolou aataramat oltamoyiai ,omuui ,aa keji first aid. tenaa keo oleng oltamoyiai neeni in neo. pee ereshu egari ina naya sipiatali.

adolita entoki naji portal entoki naji knec naitasheki inkera esukuul, kuna naidipa, pee ing'urarieki matokeo oo nkera e sekontari o ne pirimari, ning'uarieki sii ntokitin enye o sukuuluni natii nkera.

kajo kechoo ena choo ena ongaulele naa ketii elita natukuyieki inkaik.